Eng ane eng komosta ne amiten asuldoen mising boishonik chebo kobotishet anan temisiet anen asuldaen boishonik choton po kobotishet ak tam asome chepkondok bankit non ikoitoi rapishek asikopit kotoreton asuldaen kobotishet nyun ropisiek cheikoiytoi serikali kotoreti temiik kora eng ng'alek ap kobotishet bankishek cheikoiytoi chepkondok ko ikoitoi chepkondok che ter ter miten rapishe che ikochin kobotik chemengech ak komiten chepkondok che ikochin kobotik cheechen kosupkei ak kamuket nywan boishonik che imuch koyai serikalit asiketoret kobotik ko kou korekunen aliet nebo katoltoleiwek ak keswek chemine kobotik ak kotoret kora kobotik kochengchi ndonyo nealdaen rututik kwach

En komoswek Che isuldoen kabatik kabatisiet Che choton ko komoswek oleo en emetab Kenya ko miten karik Che toreti ichek kosuldaen kabatisienywa choton ko mashinisiek Che keboisien en mbarenik miten Che keboisien en minsetab kitunguuk ko cheu terekta ak alak komiten Che boisien mokomboik chebo eut kararan angeboisien mashinisiek en boisiet nebo kabatisiet asi keger kele kakiyai boisinoton en chokyinet en boisioni bo mashinisiek ko miten ribet ne yoche kigochin mashinisiek kou olon kagetaren boisiet kiun ak kekonor en Ole mie ribet age ko cheu Che moche litet kelit en yon kimoche keboisien ak kerib kora asikobit komatil bik

En komoswek che isuldaen kabatishet nebo minutik cheterter en komoswek chechang' en emetab kenya kotindoi anan kikochop boishetab bongonutikab kipagenge cheyoei en nyorunetab mashinishekab imbar kipagengeishe chuton kotoreti temik koker kole kisuldaen icheket kabatishenywai en oret nenyolu kikonde icheget arorutik cheisibi anan chegerei kole kanyorchigei mashinishek cheboishen en mbarenik kwak choto ko cheu terektaishek cheboishen en kabotishet kikoyum icheget rapishek ko kurupishek ak konaam koal mashinishek chebo mbarenik anan chekitemishen ak kora chekikeshishen kurupishek chebo kipagenge kora kotoreti kokochi temik rapishek cheboishe en kabotishet

Asi asuldaen boishonik chechang' en imbarenyun amokchinigei karik anan mashinishek chetoreton asuldaen boishonik chu ane aa boindetab kiyakik komiten mashinishek che aboishen akeen tuga ak kikotoreton mashinishechuton kochokchi boishet nebo kekei tuga en komosta nebo kabotishet atindoi mashinishek cheu terekta chekikotireton olon ateme anan akese minutik ko en komosta age kora komiten pambishek chekikotireton en kasarta non abite minutik aboishe bambishek chuto ko kora atindoi mashinit non kikenyen arek ko kikotoreton en boishenyuin nebo ripetab ngokenik amun akenye arek en kaa

Asi kobit asuldaen boisiet nebo kabatisiet en mbarenyun komiten karik Che toreton anan mashinisiek Che aboisien en mbarenyun asi kobit asuldaen kabatisiet mashinisiek choton ko cheu terekta miten pumpisiek ak mashinisiek alak chebo boisionik Che terter en mbar miten Ole keriptoi boisiet ab mashinisiek en mbar ago tienge kele karaita netian niteme en mbarenik Che echen aboisien terekta en minset ak olon kait kasarta nebo kesisiet ii komiten kora Che aboisien en temisiet karaita neo ko moche mashinisiek Che echen ko karaita nekiten keboisien mashinisiek Che mengech anan kesir bik Che boisyen eunek

En kasarta neisuldaen kabotik kabatishenywai koboishen mashinishek chetoreti en kabotishet ko miten kewelutik cheechen chenyoru en mashinishek chuton anan kotakeboishen mashinishek cheu terekta ko imuch kome en imbar ak koibei kasarta nekoi kechob asikobit koyainkora boishet ngome terekta koyoe kotelel boishet kewelutyet ake neo ko nebo oliet nebo mwanik chekiboishen en mashinishechuton cheu terekta miten barak olietab mwanik chekiboishen ak en kasorwek alak ko anan komuch koumisan biik mashinishechuton kora kokonu asenet en beshoshiek alak kora ko mashinishek komachei chito neingen komye ne amabitu eng' kasarwek

En komosuek cheisuldaen kabatisiet chebo minutik en kakmasuek chechang en emeetab Kenya ih. Kotindo ih anan kikochob baisietab banganutikab ih cheyae en nyorunetab ih mashinisiekab imbar. Kibakengeisiek chuton ih kotareti temik koker kole kaisuldaen icheket temisiet nyuan ih en oret ne nyalu. Kikonde icheket ih arorutik cheisubi anan cheker kole kanyorchike mashinisiek chebaisien en imbarenikuak ih choton ko cheuu terektaisiek cheboisoen en kabatisiet kikoyum icheket rabisiek en kurupisiek ak konam koal mashinisiek chebo imbarenik anan chekitemisien ak kora chekikesisien kurupisiekkab kibakenge kora kotareti kokachi temik cheboisoen en kabatisiet.

En kapatik cheisuldaen boisienyuan, komiten karik chemokienge asiko sundaen boisiet nyuan nebo baetab kiagik. Terter karik ih chekiboisien en kasaruek cheterter kouu olan kichengchin amituakik kiakig komiten amituakik cheterter cheboisien kiagik. Kou marurek komiten moshinit neng'achin marurek ak kora kong'ae mobek ak moshinit noton kong'achin machakuek, king'olchindo chumbik ih kiagik. Miten mashinisiek kora chekiboisien en chobetab amituakik cheuu chebo silage. Ko choton anan tuguk chekimakkyinge sikechob choton ko tuguk cheuu molasses kotareti king'olchinda amituakikab kiagik

Asi kisuldaen boishet nebo ribetab kiagik en kobotik ole oo en emetab Kenya ak korotinwek che terter ko miten karik che mokyingee kobotik asikopit kochobjinen kiagik omitwokik che choton ko omitwokik che terter miten Moshinishek che terter che kechobenjinen kiagik omitwokik che terotin koraa, umm omitwokik che uu marurek ak suswek chon rototin ko miten Moshinishek che kegoen marurek choton asikopit kigolchindo kiagik omitwokik alak. Alak en karik che mokyingee kobotik ko che uu kijigoik che kiromen tuguk che uu birem che kibutyin tuga ko toreti noton koger kole kaingolak omitwokik chebo kiagik komie

En boisiet nebo baetab kiagik mising ko kiagik chebo tuga ko amakyinige mashinisiek Che kigeen tuga en kerenyun kosubge ak boisiet ab mashinisiek chuto agere ale ko kotoret kabatik Ole oo cheboe tuga mashinisiek amun chokyin boisyet nebo keetab chego ak kogee chego kokesu en murungusiek chebo tuga kotoreti noton koger kole kakirinda miondo netam konome tuga murungusiek nebo mastitis olon kongetunen murungut chego boisiet ab mashinisiek chuto kigeen chego ko ki kotoret kochokyi boisiet nebo keetab chego ak ko ribokse chego ko tililekitu amun manamei simdo anan murindo neu non nome angegeen eut

En boishet nebo kobotishet ii ko miten kerutik che terter chemwoe biik che isuldoen kobotishet anan ko kimngomotinik chebo ngalekab kobotishet, miten ngoliot ne kelelen tese Moshinishek rurutik chebo minutik en kerenyun ogere ole motese Moshinishek rurutik kobaten toreti kityo ii koger kole kakisuldaen boishet nebo kobotishet, Moshinishek ko toreti kobotik kochokyi boishenywan nebo kobotishet ako motese rurutik. Tuguk che tese rurutik ko tuguk che uu kotoldoleywek ak ole kakiyayta boishet ak ngerib minutik komie ko tesokse rurutikwak ak mokele tese Moshinishek rurutik chebo minutik

En boishetab kobotishet anan temishet nebo minutik che terter kerge ango nebo bandek anan nebo nganuk anan ko biasinik ak minutik che terter ko miten Moshinishek che keboishen kisuldaen boishoniton Che alak ko che kitemen mbarenik ko alak ko che kibishen ak komiten koraa che kebuten minutik en boishet nebo Moshinishek ko motese rurutik en minutik kobaten toreti kityo kochokyi boishet olon kiyoe. Moshinishek ii ko kikotoret kobotik ole oo kosuldaen boishenywan nebo kobotishet Moshinishek che uu pumpishek ko kikotoret mengiik olon pitee icheget minutikwak en mbarenik oo mokele tese

En sobetab biik eleo en emetab kenya kokikotoi kipakengeisiek chebo boisionik che isuldoen icheket miten kipakengeisiek anan katuiyosiek cheterter kosipkee ak biik ak boisionik cheterter cheyoe miten kipakengeisiek chebo temik ,miten chebo biikab mung'arosiek ak komiten chebo kiboitinik chebo serikali cheu konetik, mwalimuek ,askarik ak alak kora cheu choton anan ko kandoik kokikochop kipakengeisiek chekikuren SACCOs kotoreti noton biik kobesendechin chepkondok chetoretengee en kokwotinwekwak kikotoret SACCOs biik eleo kokochi chepkondok chebo toretet ako kit nekoron ko anan komowektoi biik olon kobesen.

En sabetab bik oleo en Kenya kokikotaa kibakengeisiek chebo boisionik cheisuldaen icheket. Miten kibakengeisiek anan katuyosiek cheteter. Kosubke ak bik ak boisionik cheterter cheyae. Miten kibakengeisiek chebo temik ih miten chebo mung'arosiek ih akomiten chebo kiboitinik chebo serkali cheuu kanetik ih mwalimuek , asikarik alak kora cheuu choton anan kokandoik ko kikochob kibakengeisiek cheki kuren saccos kotareti noton bik ko besendechin bik chebkondok chetaretenge en kokuatinuek kuak. Kikotoret saccos bik oleo kokachi chebkondok chebo taretet ako kit nekorom komawekta bik olan kabesen

En kasorwek chekimiten koterter yebaisiato bik chebkondok kuak. Kosubke ak ole nyurundo. Bik oleo kobunei kewelinuek chechang ih asikobit konyor chebkondok. Akomiten kora chemanyoru uuindo. En nyorunetab chebkondok miten en kasari tuguk ih chetoreti kong'em boisietab chebkondok. Che alak en choton ko baisietab orerenetab rabisiek chebo soet. Indoi yoton bik rabisiek oleibuati kole imuch konyorunen chechang Ako en let ih kobeti rabisiek choton. Kit age neng'eme boisietab chebkondok en kasari ih kobaisien bik en tukuk chen'geme boruekuak cheuu kerichek cheibu bikitet ko alak koboisien koalen tuguk chemamagotin anan chematareti icheket. Akomiten ortinuek cheyache kole karib chebkondokkuak .

En kasari kimiten ko kikondo missing boisionikab soet en boisionik che terter en biik, kikoboishen biik soet en ortiniwek che kororon ak ortinwek che yachen missing boisionikab soet koboishen missing en ortinwek che kororon che ui boisionik che gere mogutikab biik che yosen ak solomonik ko ana koyoe toretoshek chebo soet asi ketoreten biik che yosen ak chebune kewelniwek en borwekwak che kiguren solomonik, ole kimuche keboishoi toen soet ii koyumi biik rabishek Che toreten bichuton en tuguk che uu kotekyi icheget ii korik che kororon ak koalji omitwokik ak koraa anan kotoreti koyumchin rabishek Che kitoreten en konyoiset nebo biik

En kasari kimiten ko ki kosomanso bik oleo en emetab Kenya mising ko en koret ne ayobu ko ki kotar neranik Che Chang sukulisiek ako Tom konyor icheget boroinwek chebo boisionik en kerenyun agere ale tom keboryen rorunet ab boisiet en or age tugul ako kikebakach neranik koger kole kochengchijigei ichegen boisionik mokimondo ge serkali asi kosir neranik boisionik en kauntisiek alak komiten Che ki kotoret kongalalsechi bichuto konyor boisiet ago Tom konyor Ole en kauntisiek alak ko kigotoi tuguk Che sirei boisiet neranik cheu kounot taonisiek ak koger kole katilit

En emetab Kenya Ole baorionjin bik chechang rorunetab boisionik anan ko en alak komatindo boisionik Che yaei icheget en sobenywa nebo atgan tugul ak kikoker kole kochengchijigei icheget boisionik Che imuche kosir ge ichegen en kerenyun ii komiten boisionik Che ki kotoret bik Che moimuche ge ak Che nyoru rabisiek Che ngering kigotoi icheget koyai mungarosiek Che mengech Cheu chebo kobel bandek asi ko aldoi ko alak ko yoe mungarosiek Chei chebo koalda bek alak ko aldoi kwenik ak alak ko aldoi makaa en bichuto konyolu keger kele kokitoret kigochi rabisiek Che Imuch kolongunengei icheget ak koyat mungarosiek Che koigoi Che toreten ge

Biik oleo en emetab kenya komotindoi boisionik missing ko biik chemiten ngweny sobet akikoker icheket kole kararan ngotoo katuiyosiek chemengech en kokwet cheimuch kotoretengee icheket katuiyosiek cheimuch kotoo bichu ko cheu chebo mung'arosiek chemengech cheu chebo SACCOs kotoreti ichek koker kole konyorchike chepkondok cheimuch koyaten mung'arosiek ak kosirke boisionik, katuiyosie chuton mengech en kokwet kokikotoret kotoi mung'arosiek chemengech chetoretengen icheken ak kora anan konyor kandoik ak kong'olochi kotoret icheket kikotoret noton kobos rarunetab boisionik en emet.

En petushen chu koyoe boisiet nekararan kibagengeishek chepa otishet cheu chepo piik che isilamiek che choton koote kamuktaindet ngw'an nekiguren Ala ak tindoy kandoik kwach cheindochin msikitishek cheterter, kandoik chu keguren sheiks ak kosuldoe boisionik cheterter cheu chepo kong'alalseichi piik che kigerepen imbanda nywan ak koraa kogere kole kaisuldaen boisionik chepo kocheng' kalyet en komoswek chemomiten kalyet, yoe kora sheiks kasit nepo koratisheichi piik che itunigei ak boisionik alak ko amdoy logoiwek koitchi piik sheik's che noyotin ko cheu Abubakar bin, miten Ahmed mohamed ak alak cheu Abdala Bakar.

En emetab Kenya komiten komiten kabilosiek Che terter Che mengisie en komoswek Che terter chebo emet ako ter Ole mengisiotoi bichu miten bik Che mengisie en katuyosyek chebo bik chemengech ak komiten Che ki komengis koserserak en oleu emet en nguni komiten kelchinoik chebo kemengchin en katuiyet ab bik chemengech en emet amun angominginit emet ii kosuldoakse boisionik Che terter Che kororon ango mengyin bik kosuldaen boisinik en kibagenge Cheu chebo mungarosiek ak kabatisiet nyoru bik ango mengis en emet nemingin tuguk Che kororon cheu kechopchi ortinwek ak keletechi kimnatet nebo sitimet ak kora kosomanso lagok amun kaminginit emet

En emetab Kenya mising komiten komoswek Che baorionjin rorunetab amitwogik amun moyoe komie minutik en komoswechoto ko kiketoi kibagengesiek Che bo moswoknatet asikobit ketoreten bik Che uchu olon kiboisien moswoknatet komiten kaimutik Che kenyoru mising en chobetab moswoknatet ab kasari pcheetab amitwogik en emet anan komiten komoswek Che nyoru amitwogik Che Chang kosir alak ak koyoe noton koseretyo bik Che miten en komoswek Che miten rorunet ab amitwogik miten ortinwek Che kimuktaoen noton nyolu keger kakisir bik Che isuldoen boisiet nekere kole kanyor bik tugul amitwogik ak momiten Che kakibakta

En korotinwek cheterter chebo emoni bo kenya kokikoyai kandoikab kanisosiek boisiet nekararan ne bo kotuiyo kokwotinwek, missing ii ko kokwotinwek chetoyotin amun motindoi kipakenge anan ko momiten kaliet amun moityindos en boisionik, kikoyai kandoikab kanisosiek boisiet nekararan kotuiyo kokwotinwek amun kikoamndechi biik akopo tukuk chebitu chekororon angemengyin en kipakenge kiisuldaen kandoikab kanisosiek noton en tuiyosiek, kitam kokure tuiyosiek akong'ololchi biik ak yeityia kora kokochi icheket ii toretosiek chemokyingee biik noton nekiyai kotuiyoke biik ak komeng'is en kokwotinwek en kaliet kararan noton en bandab tai nebo emet .

En kasari komiten ortinuek chekikota emetab Kenya asimoker kole katoret neranik chekikoityi rarunetab boisionik en emeet. Kikotaa serkali panganutiet kokoi icheket rabisiekab toretet. Ak en abokora ko korom kinyite kinyite rabinik chuton bo toretet en neranik amuun anan komiten chenyoru cheng'ering. Kosir chenyalu konyor. Che choton kokikondo boisionikkab asoya ole kikochin bik asikobit kosir alak akobagach alak kit nenyalu keyai ko keker kele kaisuldaen boisiet noton ih en oret nemabanganat.

En betusiechu kimiten ando ki konon boroindo aik kandoindet ab neranik en keberbertanyon komiten boisionik anan tetutik Che andoi ak asuldaen asi ager ale konyor neranik ak kwonyik tugul toretet kobun katuyosyek Che terter Cheu chebo serkali anan kibagengesiek alak Che igoitoi toretet aboisien boroindo nyun ager ale kacher neranik kosuldaen boisinik Che toreti icheget konyorunen keljin Che choton ko asomji rabisiek Che boisien en kirupisiek kwak Che kigotoi kora acheng chinote icheget boisionik en komoswek Che terter Ole kagasen boisiet mising ko chon bo serkalisiek ab kaunti

En emetab kenya komiten kipakengeit ne iyumi aisurut en emetab kenya kikitou kipakengeinito bo KRA asikobit kotoret serikalitab emetab kenya koyum chepkondok chebo aisurusiek chetoreti serikalit kosuldaen boisionikyik cheterter asikonyit chito KRA komiten tuguk chekemokyinge chebo chichok chechoton ii konyolu kotindoo chito kipandet nenyite netindoi kainenyin ak boisiet neyoe, makat kora kokoito chito olelipondoo ak kikochini chito nambek cheripchinge asikobit koker kole kainyit en kila kenyit tukuchoton bo KRA.

En emetab kenya ko kikoto sirkalit kipagengeit netoreti en kayumetab isurut kobut bikab emet. Kipagenge niton kekuren KRA akotoreti serkali en kayumetab isurut iyumi sirkalit isurut kobut bik cheyoe boishonik asikopit kotoret kosuldaen boishonik chik kii cheterter. Miten tukuk kii chemokingee konai chii olon kinyiti KRA nyolunot kotindo chito kipandet nenyinet tii netindo kainenyin ak oleyobu ak boishnet neyoe ak kiorurji chichito olenyolu koyaita boishonoton asikoker kole kaliban chekondok chekimokingee en kila kenyit chebo isurut.

En emetab Kenya komiten kibagengeit ne isuldoen kayumet nebo aisurut kobun bikap boror Che yoe boisionik ak Che moyoe boisionik anan Che toche rabisiek Che motoche en kila kenyit ko nyolu koger bik kole kainyit kit nekikuren nil returns en kibagengeit nebo KRA asi konyit chito tuguchuton komakat kobwati nambarit nekikoboisien kochoben tuguchoto nekikuren password kotoreti keboisien kinyityinen nil returns boisiet nebo nil returns ko netoreti bik asikobit koger kole kainyit icheget boisionik chebo KRA

Emetab Kenya en nguni kotakomiten kewelinwek anan koimutik Che baorionjin mising en kasuldaet ab boisionik koityi bikap emet en nguni koimutik Che echen Che kibaorinjin en emet ko rorunet ab boisionik en emet miten chebo rorunet ab amitwogik ak koimutik kora chebo rorunet ab chebo kanyoiset Che kinyoen bik ak kora en ngalekab bolatet Che tinye ge ak emet komiten koimutik Che tesetai Che echen miten matab bolatet en emet ak kokebaorionji baretab bik chechang koimutik alak Che miten en emet ko cheu chebo rorunet ab Bek

Eng sobetab kimugulmet agetugul en emet ne bo kenya komiten koimutik chebunei icheket cheu chebo boriet boriosiek koibu tukuk cheterter en emetab kenya, missing ko kora en komoswek cheterter chebo emet boriet en komoswek alak koibu tukuk cheu ng'alekab chorset, angonam chorset koimuch konerekso meng'ik akonam boriet ak tukuk alak ko cheu chebo repeetabke nebo mbarenik angonam boriet neu nebo mbarenik komonge'et choton ko boriosiek chekibaorianchin en abakora boriet ake ko neu nebo kabilosiek cheterter cheu chon chorengee tukuk makararan boriet amun imuch kobet sobonwek biik.

Eng kwenutab biik eleo en emetab kenya ak korotinwek chechang en emonito komiten biik chemokyinge toretenywan missing ko lakok chemotindoi sigik ak miten tuguk cheimuch koyai kipakengeisiek cheterter chebo toretosiek anan ko kanisosiek ak chi agetugul koker kole koiborchi chomiet lakok chemotindoo sigik en kokwet boisionik cheimuch keyai keyochi lakochuton ko cheu kikochi icheket amitwokik chetoretengee, kealchi icheket kora ngoroik anan kisomesan icheket ii ak kora ketekyi korik chekororon ichek cheimuch komengisien icheket ak kora kiborchi chomiet kou lakok alak chetindoo sigik.

En korikab kanyoishet chechang' en emetab Kenya komiten arorutik chekikinde asikobit keker kele karibok biik chemiten en korikab kanyoishet korikab kanyoishet ole oo kusuldaen kanyaishet nebo biik chekanyor nyasutik anan ko chetindoi miyonwek cheterter eng' kou nebo ngetet nekinyoru nyosutyetab oret ak korutechi ng'etabkamishek en kasarta nebo rutoi komiten yetanaik che kikinde serikali anan komoswen chuton bo kanyoishet asikobit koker kole kaker biik bikwak choton kotoreti noton keker kele kakikochi chito kanyaishet neyamat kosir angerip anan kochang'a biik komanyoru chichon kanyaishet neyamat ko kararan kinde

En emetab Kenya ko miten kampunishek chetoretibbiik en ng'alek chebo soet anan ole kiboishoitoen muswang'natet ab kasari akenge en kampunishe chu ko nebo safaricom ne noton koboishen biik ole oo en emetab kenya koyoen boishonikwak cheterter safaricom ko kikotoret biik mising' en boishet nebo chepkondok amun tindoi ole kikonore rapishek olekikuren mpesa ak kampunit ake ko nebo airtel choton ko kampunishek cheboishen en emetab kenya mising' ak miten ortinwek chemuch koyai kampunishe chu sikotoret ng'alekab soet kobois nyulu koker kole kates icheget bustaishek mising' eng' komoswek che tembonok anan chemiten ng'weny sikobit kotoret en soet

En chametabkei nebo borto en biik cheterter ko kikoker kole miten urerioshek cheyochei koyai icheget asikobit kotoret kobir borto mising' ko biik cheechen borwek en biik cheechen borwek konyumnyum konam miyonwokik cheterter icheget cheu rwaetab korotik ko kiketoi urerioshek che toreti biik cheu choto che uu chebo piretab mbiret nebo keldo ak urerioshek alak cheu rwaet biik cheu choton ko kikotoretok mising' korib borwekwak asikobit kotoret en chemetab kei nebo bortonywai toreti noton koker kole minam miyonwokik chenomei biik cheu mionwekab rwaetab korotik

En kasari kimiten en inguni kokikondoo missing boisietab somanet miten tuguk chetoreti koker kole kakisuldaen boisiet nebo somanet en emetab kenya somanet kokikotoret kipsomaninik konai tuguk chenyolu koyai missing ko olon kakonyor icheket boisionik kipsomaninik cheterter ko kinyorunen somanet soet akonyor naet neboisien icheket en somanenywan ne bo atkan tugul kikotoretok kipsomaninik konyor ng'omnotet neyoen boisionik en kasarta nekakotar icheketi ii somanenywan ak kora somanet kokikotoret koker kole kakibos abusnatet en emet akotoret kenyor kaimutik che.

En olesopto bik en korotinwek cheterter chebo emetab Kenya komiten komoswek chengololen icheket komwoitoen koimutik chebune icheket ak soet nelongu en kokwet kotoreti kemwaita tuguk chekorome chetesetaa en kokwet, chechoton ko cheu kechopchi bik oratinwek ok komwoitoen koraa tuguk cheu chebo ngalekab bandaitaa ak chebo kobotishet ak somanet, kiboishen soet koraa kemwaita boishetab tuguk cheachen en kokwet cheu chorset ii boishetab kerichek chemochomdootin cheibu bokitet ak tuguk alak cheu chobetab maiwek chemoiyonotin keboishen soet kemwoitoen ii tuguchuton koityi sirkalit neo.

Asikosulda bik en kit neyoe missing' ko en boisionikwak ii kerker inko chebo kobotishet anan koboishonik alak tugul kokararan kotuyetab kee en nyorunetab bongonutik ok kobelishet, angotuyo kee bik ii koibu kobwotitikyak kipagenge ak kongalal en kipagenge ok koityin en tuguk chenyolu keyai , ko kobwotutikwak ingituyo koyoe boisionik chekororon ok konyoru icheket kobelishet en let en tuguchuton anan kipagengeishek cheimuch koyaen bik ko cheu chebo bikab mungaroshek, angotuyokee bikab mungaroshek koimuch koyum chepkondok chetoreti icheket koyaen boisionikwak konoton kokararan ak komuch konyor kobelishet en let.

En sobenyon nebo kila en emetab Kenya ak biik cheterter kora en emotinwek cheterter ko boishen mising' muswang'natet en sobenywai nebo atkan tugul tiyeken biik muswang'natet asikonyorunen lokoiwekab emet akobo tukuk chetesei tai en emotinwek cheterter chebo ng'wony kiboishen kora muswang'natet kenyorunen boishonik chebo kamonut cheu chebo serikali kikonde serikali boishonikwak muswang'natet cheu chebo kanyaiset ak somanet kisuldaen boishonik chechang' en oretab muswang'natet ak kikotoret biik ole oo muswang'natet kosir boishonik en oleu emet nguni ko iboru kole en kenyishek chemiten tai ko biik ole oo kongen ole kiboishoitoen muswang'natet

En sobenyun komiten komoswek chekirorutechini en rutoitanyun kirowendi komoswek cheterter chebo emoni en rutoitanyun netai kokikorutochi mpuket nebo tiong'ik ne bo Masai mara en yoton kokiamuch aker chike tiong'ik chekororon kot missing chekiboe en komosaton bo Masai Mara, kiacham missing boisioni bo rutoinotet amun kikotoreton anai komoswek chechang en emet ne bo kenya kararan rutoito amun toretin imungyi kabwatutik olon kiriyai boisiet en kasarta nekoi mautien noton ii amun kiakerchike tiong'ik cheterter chekiboe an keribe en mpukanaton cheu ng'etundo, miten belek ak tiong'ik alak chemiten.

En emet ab Kenya en kalendait nekiboishen komiten petusiek chepo kamung'et che kiginde akenge eng' che apwoti ko petut nepo kamung'et nekipoichin akopa siget nepo cheiso kristo nenoton keyoe en kila kenyit eng' arawet ab taman ak aeng' tarikit tiptem ak mut en petut niton ko kamung'et kipwote akopa siget nepo cheiso kristo ne ipwote piik anan christian tugul eng' ng'wany komugul en petuni komiten boisionik cheimuch kerutechi lagok che matindoy sigik, anan ko piik che osen en kokwanigetyok, anan koraa kemuch kerutechi piik eng' komoswek cheterter koimuch kepaa kikatatkei akonayo piik konyiten en komoswek cheterter.